Kiuune ak peek chetililen akicheng' ndooit neoo nemachilegei akipanganchi akitcha inde ole kaitit asimayachekitu akoi betut nekialdai

Ikochin kelchineo miising' temik ngaamu imuchei kwalda akonyorchigei chepkondok chetoretegei ing' sabetnywai ako kora keboisie eng' kouu amitwogik akotinye vitamin chechang' cheikochin borto koteechak ako kimuche kora kebaen tuga.

Kiuuni ak peek chetililen kotar kotililit akitcha itil ak rotwet koyaak ang'wan akiiste tenderet akichuchun logoyandat nite kong'et palalyat kityo.

ikochin temindt chepkondok chechang' miising' yakakwalda akonyorchigei rabinik chetoretengei ing' kila betut, ako kora kologoyandani kotinye nutrients cheteche borto ako imuche kora kebaen taritik chekibae eng' gaa

Kilule mbaret akepakach korur eng' kasarta nenwach akitcha kinyoking'or, akindeat mbolea chebo kiagik akitcha kekol ketik chute chekiaketutan ing' akinde loindo nemakoi miising' akitcha kebiit chebo kisirek ak chebo kutik akitcha kikany kityo korur

Logoyat nekakorur miising' akokakurok kou nemeche konun ngaamun mara mayam kerichek chekikibite ana komakirib ak ribeet nenyolu

Nyolu kesember minutik ngaamun tumdo koyae rirutik komach koruryo kou olenyolundoi akitcha ketesyi top dressing asikokoch koyai kochook, akebit sikonbar kisirekk ak kutik.

Logoek chekaibur koyamyo mara ngaamun koil ketit alan komara kotinye mnyondo alan mara kokobar koristo

Imuchi kwalda temindet eng' ak rabinik chemite barak miising' akonyorchigei kelchin. Ngwodo nete kora kowui kenyor en oleo en emet ako tinye nutrients cheteche borto. boisiet nitet kora komamache rabinik chechang' asiyai boisio nite

Minutik chemakirib komyie, mara makibit chebo kutik ak kisirek ako makinde tukuk cheimuch koter taritik asimang'em minutik chutek

Maibe kasarta nekoi korur ako kibite asikorur komyie, nyolu kora kesember ngaamun ng'eme zaidi kisirek ak kutik ako kora komamache koristo neoo. nyolu kebit ak kerichek cheribe koristo

Maibe kasarta nekoi koruryo. mara koib arawek chenekit somok alak kwang'wan kokakoruryo. toreti kora temindet konyorchigei kelchin ngaamun kialdai ing' beeit nemi barak ako kisemberi konyil agenge, akebit kityo chebo koristo ak kutik ak kisirek akikany kityo koruryo

Keti ap maragoni chekanyi kisirek ako niton koibu komatkoruryom maragoni komyie ako kora komara mabit temindet ak kerichek chenyolu ala ko mara kipakach kityo. kisirek kora koibu tumdo nemakisember minutik chutok komyie

Sokek ab maraginik chekang'em tiongik ngamun makirib komie. Ako nitok kokochin temindet konyor asara neo mising. Amun marib minutikchi komie. Maimuche koruryo minutik chutet kou ole kanyalundo ngamun makirib komie.

Nyolu ichop koita ap mat nekararan ako neyamegei ak saburoik chu akitcha ibut kwenik cheamatin akinyeichobe amitwogik. boisioni kora kotoreti kasisiek chekiyae ing' chepkondok kou chekinyiten gasit alak ko chekiyae chekichobe makaa ako maimurite hewa nebo emet

Itilatili logoek komengegitu, ak i graten carot, ak itilatil nyanyek komengekitu, ak ndimu, ak mayaiyat. Ak ityo iyamyamye koyom oldo aenge. Ak ityo isugukchi sanishek koaechino.

Maibe kasarta nekoi asikorur ako maoo ribet nekeribe miising' ngaamun kisemberi konyil aenge akitcha kikutchi nebo aeng' akebiit ak kerichek chenyolu ako koroi kora kotinye komonut neoo ngaamun kimuche kiamda chaik subui alak kiam koek ngwek alak kiam lunch koboto chaik akoi nyorchingei temindet rabinik chechang' miising' yealda

Isoroku cheigere ile yamin iam ak ibiye, ak yeityo icheny kichiket ak i soroku koagenge ak iame kitorokoi ibiye

Isegeni logoek cheterter akisagan komong' shepishek chegergei akimixen ing' kiit aenge. akorib nyisurukchini biik igeer ile kachut sanit agetugul logoiyat agetugul ing' olekakiyamdaitoi

Biik ap serkali cheikoitote amitwogik kotoreti biik en emet che mara kanyorchigei, kanyor uwinwe cheuu maranet anan ko kemeut neoo miising' en ole mamite ropta anan ko ole miten winwek chechang' miising' chemakimuche ketoret

Bandek, maragonik maragonik chebo taipisiek tugul ak dengu ak minji. chutek tugul kotech, amitwogik chebo kila ing' kot agetugul, akotinye komonutiet neo miising' ngaamun teche borto akoyain ibiy. ako kora kogochin kelchin temindet yekakoib koba ndonyo konyorchingei kelchin akonyorchigei chepkondok cheimuche kotoretegei en betusiek chiik.

Chepyoset nemiten mung'aret nealdai tuguk ap meset cheuu; bandek, muchelek, maragonik, ak tuguk lak chechang' chenyorchinegei kelchin ako chutek kenyorchin mbaronik miising' akonyorchingei temindet chepkondok chechang' miising' akonyorchigei kora aalindet chepkondok yekabakwalda en ndonyo

Toreti temik chechang' miising' konyorchigei rirutik chekororon ngaamu kakiboisie katoldoloiwek chenyolunotin akokes minutik chechang' miising' akonyorchigei chepkondok yekakwalda minutik chotek

Mamache ropta neoo miising' amamache kora ngaamun peek chechang' kobare, pele akomanyorchingei temindet rirutik kouu olekanyolundoi ako kora komache kasarta nenyolunot kemin ngaamun makimine komegeer ile kasarta nenyindet kemin ngwot

Kerutik chekakigere ako kora konyolu ageer anai ng'ung'unyat ap mbaretnyu ale namegei ak keswotoinyu siyaamin anyorchigei kelchin. ak kora ager beeit ngaamun beeit nemi ng'wuny komakararan makararan ndenderek chwai kou beeit nemi barak koimuch kokonin kelchin neoo miising'

Ilule mbaretng'ung' akibur kasarta neng'ite akitcha igerer lainisiek akikool keswekuk, akitub, akikany korur, isember isember netai, akitcha ibiit ak chebo kutyet, chebo kisirek, ak chebo koristo akitcha isember nebo aeng' akikany koruryo ialde akinyorchigei kelchin

Tinye komonut neoo miising' ngaamun toreti temindet konyorchigei kelchin neoo miising' ngaamun boisioni komamache rabinik chechang' nginam ako ngokenink komaame chakula chechang' miising' akoi toreti temindet kogochi mayainik, akoimuch kora kwalda ngokaik , alak koeny akwam koek bendo koek amitwogik kora

ikwoe marakoni chemokororon, ak kitya iun ak beek chetililen, ak ichurukte ak kitya inde ma en chebungut, ak ilal ak kwenik cheny'ikisen kotokor korurya, ak kitya inde chumbit, ye karisutu kokarichemshan ii ibel mwaita ak inde nyany'ik, ak inde kitunguik, ak ironkyi marakoni ak ikorkoren ak igany kochumugan itesyi kirimit ak chego tuten ak isaven ak iyomisye.

Ibute ak iun ak ititualil ak ritwet, ak iiste tenderek ak ityo iam kokiten kotikir itar.

Logoyani kakorur komyie nekachobok keip kwo factory pekechop komong' mwanik chekeboisie kechobe amitwogik, ako kora koone taritik eng' mbar ngaamun muche nyekwam ket maunda nete nekakorur amatokwam minutik chekamite mbar. ako kora kotoreti temindet konyorchigei kelchin neo miising' yekakwalda

achome ng'amun tinye kelyin neo missing en temindet, ako momokying'en rabinik chechang missing siyai boisionitet, toretin kora inyorjigen chebkondok cheimuje itoreteng'en en boisieng'ung, ako toretin kora iny'orjichen omitwogik ameolisiei, ng'amun itinye omitwogik en ko.

Ilule mbaretng'ung', aking'or, akitcha ikerer lainishek, akitcha inde mbolea chebo kiagik, akinyoiminate nyanyekuuk, akikany, ngobare kanam ngwuny, isember netai iteshinate mbolea chebo kiagik barak akitcha iratchinate ketik asikotonone akibiit chebo kutik, koristo, ak kisirek asimanam mnyanwogik akinyorchigei rirutik chemagatin.

Ngwek chekakimin akokororon miising' ngaamun kakirib ribeet nenyolu ako kakinde paipusiek ap peek kobun ng'wuny asikkotoret ing' kemeut konaga peek asimayamyo akoyai konyalilikitu

achome chebo kiagik ng'amun beng'e kobek en imbar ako moweche ny'uny'unyek, ako kora ko tinye nutrients chechang' missing chetoreti minutik kochok, akotoldolekitun ako tesei rurutik kochang'a missing.

Minet ap muchelek akotoreti temik konyorchigei kelchin ngaamun amitwogik chutek keboisie kyame miising'in eng' gaa ako mamakchingei rabinik chechang' nginam boision nete ako kora komamae boisiet neoo miising' nga makiboisie kerichek, kekool kityo akikany koruryo

Temindet nechopchin mbaretnyi oratunwek ap peek asikomuch kotoret eng' kanaktaet ap peek ako nitet kotoreti ing' kemeut akoyae minutik konyalilikitu miising' ing'kila betut matinkokemeut akonyorchigei kelchin neoo miising' yekakwalda minutik chotek akonyorchigei chepkondok

Toreti temindet konyorchgei kelchin ngaamu imuche kwalda komesisiek akonyorchigei chepkondok chechang' miising' akoimuche kwalda kora kokakobor ako kora kialdai mobek alan kibae tuga akonyorchigei kelchin neo miising' kora akoi imuchi kora kwam koek amitwogik

Boisiet ap nego konyumnyum miising' ngaamun mameche rabanik chechang' asiyanyorchigei nego akoiitos safarisiek chechang' eng' kenyit akotesak kochokchi kora imuchi ialde akinyorchigei kelchin neoo miising' ako kora imuche iyam koek ngwek ing' kong'ung'

Minutik chekaibur koresio ngaamun mara ko kemeut alak ko manyorchigei kotoldoloiwek chenuolu. pa komonut boisioni miising' ngaamun igochin temindet konyorchigei chepkondok chetoretengei sabetnyi akoi ame kora eng' koinyi koek amitwogik nga amaale tuguk chechang' ing'ko

Ibati mbareng'ung' akitcha iserserate mbolea chebo kiagik koyam olatugul akikany korur mbaret, iping'ony akigerer, akibal keringoik, akindeate kora mbolea, akimin ngwekuuk akitcha ial mashinisiek ing' kampunisiek chetinye cheimuche inaktae peek ing' paipusiek akibal keringet neyame inage minutikuuk peek asinyorchinegei kelchinoo mising'

Nyolu itech kot neoo miising' neyamegei ak tuga cheimaibai akitcha ial mashinisiek chekibite ak chekigee. asikomeboisie rabinik chechang' icheng' paipinik akora komakchingei ng'omnatet nebo baet, nyolu ingen ile amitwogik ko chun chetese chego akoyae tuga kosipkoriyoso

Kocheng' mbaret neyamegei ak minutik chute, akocheng' keswek chetinye kelchineoo miising' akitcha kocheng' katoldoloiwek chekararan miising' ko chebo kiagik, ngaamun tinye nutrients chechang' miising' cheteche mbaret ako korib kosember akitcha kokes. kokes minutik chutek eng' kasarta nenyolu, matkopakach kotaikwam taritik kotar

Bandek chekoisengeng ako koruryoo ko koronekitun missing, ngamun kikirib komie ako motinye timdoo en ngwony kororon missing. Ako ikochin reminder konyorchigei kelchin neo missing, ngamun koriib minuutikchik ak imuche koaldaa inendet, ako nyorchigei kelchin neo missing ako toretengei en sobenyiin

Bandek cheokoyamya akoyam kebut koruryo komyie akorakanitu miising' ngaamun kikirib komyie akitcha keboisie mbolea cheyamatin ak kemin keswek chenyolunotin chenamegei ak ng'ung'unya akotoreti temindet konyorchigei kelchineo miising' eng' boisienyi

Imuche imin iminchi mbar anan imuche iminchi debeinik. tinye kelchineo miising' ing' ngaamun toreti temindet kwalda akonyorchigei chepkondokchechang' miising' ako korakimuche kyam kologoek, akotoreti koteche borto akotesyi vitamins chenyolunitin ing' borto akotech tissues chemite ing'borto

Irure amitwogik kouu olenyolundoi akomamache rabinik kel, asilal ma akomaimurite hewa nebo emet kora kotoreti kokonu warmth eng' ko akora keboisie miising' kechobe amitwogik eng' gaa

Tinye kelyin neo missing ng'amun toreti temindet konyorjigen omitwogik ab kila, cheu chego, kora kotoreti temindet kony'orjigen katoldoleywek cheboisien en imbar, kora ko toreti temindet konyorjigen keljin yekakwalda ak konyorjigen chebkondok chechang missing chetoretengen en boisienyin nebo atkantugul

Nyanyek, kitunguik, avocado, hoho, ngwek, mananasi, chuutok tugul, kotoreti temindet konyorchigei chepkondok chechang' miising' ngaamun yekakwalda konyorchingei chepkondok chetesatin en barak, akotoreti kora tuguchuutok koteche borto miising'

Yekakibut bandek, ibor akitcha imaa kotakai koyamya kabisa. koya imeche ialde, konyolu imaa akitcha ichob kotililikitu asikotach kostomaek chechang' miising'

Temik ap tuga cheribe kiagik akochutek kotinye komonut neoo miising' ngaamun toreti temindet konyorchigei chego, mang'atet, ak konyorchigei mbolea. kora kotoreti konyorchigei kelchin yekakwalda chego konyorchingei chepkondok chechang' miising' ak mbolea cheimuche koboisie en mbarenyi akorurchigei rirutik chemakatin

Nyolu kerib, kesember kokaranikitu akitcha kikutchi akiyai koruryo,, ibut, akibor akialde akinyorchigei kelchineo miising' akoimuchi kora iboisie koek amitwogik ing' kot ng'ung'

Nyanyek, cabbege, ndisinik, sukuma, paipai, maembe, pilipilik, pilipili hoho - chutok tugul kotoreti temindet konyorchigei kelchineoo miising' yekakwalda tuguchutek ako kora koteche mung'aretnyi yekarib kastomaek chik konyorchingei kelchin neoo miising' temindet ngaamu nyolu kwaldechi chemung'araindet tuguchutek asibakwalda en ndonyo

Nyolu ibal keringoik cheamatin akitcha inde katolndoloiwek cheamatin kora akinde wayainik chesapotenengei ketik chutek asimayachikitu logoek, akora komeche kebiit asikoruryo kokaranakitu. logoek chutek kora kotinye kelchineo miising' yekakialda akotinye ndonyo nekararan nebitunat eng'sait aketugul ak betusiek tugul

Achame boisoni, ngaamu tinye kelchineo miising' omamakchingei rabinik chechang' miising' ngiiinam. o kora komamakchingei ribeet neoo miising' ako ngekese komamache ribet neoo miising'

kingoit tingok komekoboisie biik miising' sikirok ngaamu ibe kasarta nekoi koit olekabendi tuguk ako muuch koserat tuguk chekaibe kosir tingok ngaamu chaktoi ako mang'etos, mang'ete ku sikirok

iteme mbaretng'ung' kokararanit, akilelech akoistogei suswek akitcha ibal keringonik cheyamegei inde ketit ap muhogo akitcha ial ketit ap muhogo nekikokony, akimur ing' keringet ng'wuny akitcha inde mbolea cheamatin, akitub akikany kobur kasarta nenekit arawek lo. kokakoyam kebut inyeibal akibalu muhogoikuk akitcha ialde akinyorchigei chepkondok cheamatin cheimuche itaretegei ing' boisietng'ung'

Boisiet nekararan miising' ngaamun tuguchutok tugul kenyorchin eng' gaa ako chito netinye mbaret neoo komuche kokoolchigei akonyo kwalda koinendet. tinye kelchin neoo miising' ngaamun tinye ndonyo nekararan akwalchingei biik chechang' tuguchutek ngaamun meche koboisie en boisionikchwai eng' ko. kora kotoreti temindet konyorchigei kelchin yekakwaldechi alndaindet tuguchutek

Chemung'arainik chealdai tuguk kwai eng' ndonyo ako nitet konyorchingei kelchin chemung'arainik chutek yekakwalda tuguchutek akonyorchigei tesutik e mung'aretnyi. kora koteche mung'aretng'wai koye miising' ngaamu tuguchutek kialdai ing' beit nemi barak akoale biik ngamu magutik kwai eng' gaa